E picha kaeri, wantiere kod bao mano molosie kido mar mesa kod kachiel kod mbugru marateng' maobao kore kod otas marachar kaoketie tiende. E wang' machielo wantiere kod sanduku mano motudie wayni mag sitima. E komachielo wantiere kod masin mano ma ochungi makore rachar e kantiere a furudut moro motudi kowuok e machine no endo ka omol piny kendo odole mana ka tol matero magolo gimoro e masin katero kumachielo. E wang' machielo wantiere kaendi kod kom mano ma ibede mar jwala kendo en kod rangi marambulu.

Mokuongo esa ma ne antiere kod pala kendo ne akawo mondo mi ang'ad alot, ne nitiere osiepna moro mane ogochona. To gima ne ogochonane kata wach mane olosonae ne ogoya gi buok sana, ne en wach mane ok apar kata ne ok agomb mar winjo gielak sechego. Omiyo pala mane oriko ne antiere godo esa mane ag'ado alotcha, ne apo ka okier ma ong'ado lueta. Mi kae to remo ne ochako chwer mang'eny kabisa. Wachno ne ogoya gi bwok ahinya kendo ne ochuna mondo mi amany thieth gielak sechego eko kane pok odeko kendo kane remo pok chwer mang'eny. Omiyo kata kamano chakre chieng'no nyaka ati sani, ok agombo mondo mi ka antiere kod pala machiegni kata ka atiyo kod pala to ng'ato goyona simu nikech inyalo goni simu kuom wach moro mane ok ipar kata mane ok igomb winjo to nyalo miyo gima ne itiyo godono kaka pala nyalo hinyi.